Pith mar dhiang' nikod ber mang'eny kaluwre ni sama ipidho dhiang', dherini inyalo tiyo kode e yor yudo chak. Inyalo nyiedho chak okinyi godhiambo tiuso ne ji to in bende itiyogi moko kata sama iuso dherini e chiro katiuse ne ng'ato moro ma dware tiyudo ka iyudo omenda malong'o kuom use to inyalo yudo pesa mitim godo giki mang'eny mopogre opogore kata inyalo use be seche moko kaka ne jo bucha matiyo kode e yor ring'o, omiyo pur mar dhiang' kata pith mar dhiang' nigi ber mang'eny.

Nyanya nikod nengo kaluwore ni nyanya itiyo godo e tedo chiemo mopogore opogore kendo thoth chiemo maji tedo dwaro ni nyaka kete nyanya mondo eka giwuog ndhadhu madwarore. To kendo nyanya en gima inyalo uso to iyudo omenda ma ipuonj kata godo nyithindo ma itim godo maendeleo gi kaka in ema idwaro. Koro nyanya en gima long'o ahinya.

Ma en pith mar ochele to ochele sama ipidhe ntiere ber miyudo in kaka japur nikech sama ikayo mchele kisepiedhe maber milose maber mowuok inyalo yudo ogunde dabal to ogundegi samiusogi iyudo omenda mang'eny to omenda konyi e tiyo tijegi mopogore opogore inyalo puonjogodo nyithindo, inyalo timogodo maendeleoni in kaka japur kaka ing'eyo.

Mondo abed jakanyo e kanyakla mar sacco, onegobedni aoro kwayo e yor ndiko. To sama aoro kwayo, onego bedni ajaso gikmoko kaka nambana mar kipande, tija matiyo, familia na alafu bende gi bengi kuma msacha kale dwe ka dwe. To kaseoro kwayo maoro gi gik mamoko midwaro kaka kipande to irango to koserang gika moyud ka gin kare te, tipuodho alafu imiya thuolo mar bedo jakanyo mar sacco.

Ber magikelo en ni sama giholo ji omwom e wi ong'we yamo kae to giholo oganda mathoth kaluwre ni gin gi thuolo mar chopo kuom ji mang'eny to ji mang'eny bende thoro kawo omwom kata holo omwom kokalo kuomgi. To sama ji dwoko pesa gi wi pesa be gigi yudo ohala maduong', omiyo ber ma gikelo ne sekta mar bengi en ni gikelo wateja mang'eny to mae miyo bengi thuolo mar loso omwom mang'eny.

Sama aneno gini to gimabiro e pacha en dongruok mosebetie e sekta mar thieth, sana sana korka konyruok mar mon sama gidhi nyuolo nyithindo. To mar ariyo en nyithindo minyuolo kuondegi, nikech mae nyiso ni nyithindogi kata mon gi yudo thuolo mar nyuolo nyithindgi kamowinjore kendo giyudo konyruok madwarore mondo omi giyudi sama gidhi nyuolo nyithindo.

Sama aneno gini gimabiro e pacha en dongruok mosebetie korka thieth to sana sana korka mon ka onegobedni konyore e piny Kenya kae. To mae nyisowa bende ni sama mon odhi nyuol to nitiere kaka ikonyogi e yo mowinjore kendo ginyuol kama owinjore to nyithindo minyuologo bende bedo kare kaluwre ni giyudo huduma mowinjore giyudi samonyuolgi.

Gini yudore e alworawa kendo ging'eny mokalo to itiyokode e yor kelo pesa kaluwre ni ji biro kowuok kuonde ma opogre opogre kabiro nene to sama gibiro nene to nitiere omenda ma gichulo mondo eka mi tang'negi. Omiyo itiyo kode e yor yudo omenda.

Ber somo chike mondi kapok iketo kogno sama iholo minyonge e bengi nikech chikegi ema nyisi pesa miholoni en pesa marom nadi to onego bedni ichule kuom thuolo marom nade to bende ginyisi nyaka kaka gimonegobedni timreni sama ichweyo maok idwoko pesani e seche monegobed ni idwoke. Omiyo chikegi ber mondo ng'ato ong'e kapok okawo kata kapok oholo omenda.

Kaka japiny maonge kod tich, anyalo golo chudona mag sha kokalo kuom simba mar ong'we yamo to mae atimo kokalo kuom mpesa kaeto adhi e paybill, ibrokwaya kacha akaontna abroketo nambana mar ong'we yamo kaseketo nambana kaeto aketo omenda monegobed ni achulo kaeto bang'e taoro kwayono to dhi. Katimo kamano to chudono brong'iso ni osetimre kendo akaontna brong'iso ni nigi pesano. Kamano e kaka japiny maonge tich nyalo chulo sha.

Ber mantiere e kawo okumba mar ngima en ni sama ng'ato otho apoya nono, to familia mowe chien ok yud tabu mar kaka ginyalo konyore bang' tho mar ng'atgini. Nyithindo inyalo puonj kokalo kuom okumbani machop nyaka e somo ma malo to mar ariyo, kadipo ni mtiere gope moko mane nyalo betie mag ng'at mosenindoni mago bende inyalo chul kokalo kuom okumbani to maduong' moloyo ni jomowe chien oknyal chandore e yo monegobedni gikonyoregodo kaluwore ni gibrobetgi omenda maginyalo tiyogodo e yor chiemo kata yor mahitaji mamoko kokalo mana kuom okumbani. Omiyo okumbani en gimaber to ji onegobedni kawe mondo ji okonyore e ndalo ma mbele.

Tuoche igeng'o e aluorana eyore mopogore opogore kaluwore ni en tuo mane. To kikao tuo mar kaka malaria tigeng'e e yor chiwo net ne oganda. Iyudo ka ntiere ndalo moko ma jochiw thieth wuotho egweng' kandiko jii nede mag suna ,to kendo kosendik jii to chopo kinde kendo ma gibiro gi nede go to gimiyo ng'ato ka ng'ato mano ndikre. To kiwe mano sama miyo dhi osiptal samoro odhi konyore kato dhi e klinik koyach , kanyo bende imiyo gi nende monego bedni gininde mondo ogeng' ne gi tuo mar malaria. Kato ntie tuoche kaka cholera mago igeng'o kokalo kuom puonjo oganda yore mag rito ler, kuonde ma gidakie kaka onego bed ni giloso chiemo e yoo mowinjore kendo pige mowinjo bed ni gitiyo godo. Koro mago kuom ach mago ariyo kuom tuoche ma aneno ka sanasana igeng'o e aluorana to gi okenge ma itiyo godo mondo mi ogeng' gi.

Gini yudre alworawa to itiyo kode e dhiro jatuo ma ohingore maok nyal wuotho mondo kitere neno daktari kata kitere e kuonde mopogre opogre monegobedni odhiye koluwre gi kaka owachne.

An ajadhi e pim diriyo e higa to samoro koponi atuo tadhi osiptal bende ipima koro pim anyalo dhiye kaluwre ni abet matuo didi e higa to kata kok abet matuo chuthochutho to an apango ga ni adhi diriyo e higa.

Anyalo puonje kaka onegobed noloso green house kaeto anyise kaka oweyo nafas e kind laini ka laini alafu kaluwre ni passion onge gi tiende motegno monyalo chung'go kende, apuonje kaka osire mondo oyud kaka odongo korie malo maok tiendene ochot.

Sama ipuro gi dhok to mokwongo nyaka ket dhok ariyo kaluwre ni dhiang' achiel oknyal ywayo jok, koro kiseketogi to itwenegi to bang'e to isiro jokno kitiele e i lo mondo sama dhok wuotho ka ywaye to in iluwo bang'e ka itayogi kendo isiro jokno mondo odonj e i lo eka pur puodho.

Tijni nikod nengo kaluwre ni magi gin nduma to sama ogole kata okaye e puodho to nduma iuso e chiro kendo kiuso tiyudo pesa kata omenda maber minyalo tiyogodo e loyo weche mopogre opogre.